Ore iltung'anak pooki oota ilainini le Safaricom naa keitumia Mpesa. Ore Mpesa naa ewueji nepiekie iltung'anak iropiyiani esimu arashu ewueji neitayunye iropiyinai tesimu.